En yu en pichaini ogere en yu ogere korong ogere mbarani ogere mi mbaret ab nganuk yu ak kora ogere miten mbaret ab. En yu ogere mi tinget ne kese nganuk, ko ogere mi terekta ogere mabret iney tilil mbaret ago mbaret neo, so kit ne tesetai en yu ogere kouwon roisi kitem, kiran ke kesen mbarani nganuk so kogiteme kityo tinget inoni, kobutote, teme igesunote ngunon, ketem, moe ketem kemin iss alak. Eeiy so agere iney ole tinget ak inee ko mi sawa iney tinget ago mpya. Mpya karit so en yu kegese kityo nganuk.

En ireyu agere Kole tesetai ba kamanut baishoni machaniat inei inoni fumbit inei lakini Toma inei kechuchuka. Kayume ingunon bichu sikindet kinuok sitor ba kema yeba kema ngunon machanik chuton Koba kenga aketartar ak kebaishen mashinit anan nangae kenga ngunon koik busbusik yekingaa ngunon tuguk chuton Kotor Kaba kemaa Kotor kochuchukan kenyoru so fumbini yebaketartar kebaishen koroqngae Kotor Kaba kenga asikechuchukan ingunon kenyoru buiwet sikotetei gei chesomis ngunon sikelakta choton chechukan chikobo kamanut kimuche kebakeblenden asikeib Koba factori yegiib ingunon Koba factori komaba kiblenden akingol machanik tugulasikeib Koba bitanin keba keyalda akenyor rabinik komanyor bichu rabinik akichek akoba kamanut akotesentai Maisha nenywanet akoprovidenchi familia nenywanet kit netesetai en Yu agere koraa mi murenik aengu murenik aeng cheyume machanik chwak akokanam chitugul spade kechiket neramunen tuguk chuton

Nguni en bichait ni bogomonut boishoni amun agree solaishe akere kora kwondo nemiten yonebokomonut solaishek amun akere pombeni bek sigotoret minutik chekikomin en imbar kora kotoretin asimoyomyo minutik en imbar kora bokomonut boishoni amun agree ole solait kotoretin kiboishen kora en stimet yon kisomoni ak kora akere madam en yono toreti kora yon kemeut imbaret asimoyomyo minutik kotoretin kora asigoik soisi en temet tab imbar kamun korun kotoretet solaini kopamben bek koba imbar ko makeni imbaret koik roisi en temet o mogoeke en imbar kogoege sipkotore